Ore naa enikunaa serkali pee isudoo imbaa oltung'anak lenyanak, naa etang'asa naa aku, ore ntokiting naijo personal details, enkarna ino, ID ino, nambai nonok esimu, nemeeta likae tung'ani loishaa pi access, meeta consent ino. Matejo anaa M-PESA ino, naa meidim olikae tung'ani lemeyie, ai aksesa, anaa tanake kulo tung'anak oshi lolooni, tenemeyie loisho consent nai access enaa ropiyiani kebaa ropiyiani niata te bank, nemetumoki naa kulo tung'anak ai aksesa. Ore si ai toki, ore ki protect iltung'anak ampaka te online crimes, neeku ki fuatilia ore midim oltung'ani, aawa intokiting inonok matejo enaa intokiting naa ininonok meeta consent ino, nimidim aitumia enkarna ino, ai personalizer keon enkarna ino, naa etipika si serkali intokiting naijo CCTv, peyie errip intokiting ashu imali oltung'anak, nepik irpolisi, lotumoki naa aing'ura intokiting ashu imali oltung'anak. Neeku etipika sirkali sheria naa nepik security, peyie ing'or intokiting oltung'anak lenyanak.

Ore Mike sonko orgavanani le Nairobi netareto oleng iltung'anak lemeidimu ate tolosho le kenya etang'asa aaku ore kulo tung'anak lemeidimu ate netaboloko training center ashuu enkisuma enye napuo airorie skills matejo enaa enempira neishoru sii kuna assets enaa kulo whill chairs kuna garin oshi napuoi iltung'anak enaa irmaiman naa neisho inkilanik naa nemboloki school, ore sii aitoki ore kuna kera naijio kuna kera e streets neisho ninche esiai neisho ninche inkajijik peepuo aapal kulo kiek oshi loitumiya enyaaka sii mike sonko apikaki kuna naaji emergency support aa ore kulo tung'anak lemeidimu ate keeta entoki naijio ambulance enye tenaa keeta entoki natupukuo naijio emergency enaa accident naa keidim ninche aanoto eretoto tesiokinoto neeku etareto Mike sonko oleng iltung'anak lemeidimu ate tolosho le kenya toonkoitoi kumok oleng.

Tenelo naa neeku iyieu iropiyiani tenkata dorop neeku ile adumu iropiyiani naaji ine loan nilo asilenu iropiyiani matejo te bank nilo ningeer ajo iyieu iropiyiani ore peeku ingero nepuoi aing'uraa inkulie details inonok naijio tenaa ingero tenaa iyata irkibarua tenaa iyata esiai pee nitumokinyie atala nena ropiyiani amu mikinchori naa iropiyiani mayioloi ajo tenaa indiim atalaaa nena ropiyiani ashuu miindim nilo sii alimu ajo kenenyoo nena ropiyiani naa amaa itumoki atushoko nena ropiyiani matejo tenaa ke biashara iyieu nilo abolunyie naa ore sii epuoi aing'ura inkulie tokitin enaa tenaa kenkaji ishetita neepuoi aing'uraa tenaaa iyata ninye olchamba lilo ashetie inaaji nilo ayau title ino neing'urari credit status ino tenaa iyata ashuu matejo bank statement tenaa ishuku oshi iropiyiani tenikinchori tenaa iwaikata na kebaa amount nikindiimi aishoo matejo naa ina limit statement

Ore kulo naa ilairemok, logira naa aitobir irpaek ashu impoosho. Naa ore entoki nagira aasa tene, naa kelio naa intasati orpayiani, na ore kuna tasati amu ninche nkumok tenewueji natii irpaek, negira naa ninche aji irpaek. Ashua mpooshok naa. Na ore oshi enikoni teneji kuna poosho orpaek, naa kepiki ewueji naijo atua enkishungi ewueji sapuk, naijo orkishungi, nitelekini lelo paek, naa neji autuut aikonji peyie, tenaa ketii nkulukuok osoitok, neim atua ina jet ewoi nimidim irpaek aima kake keim nena osinyai, ashu enkulukuoni. Neeku ninche naa egira nche aji, netii irpayiani loitashito tidia nkae alo, nelio nkajijik nelio irkeek, nore kulo payiani kajo kegira naa aanyu kuna tasati midipa atiji kulo paek, ashua mpoosho peyie, etumoki atanap atipik irkuniyiani aya nkulie wuejiting matejo anaa kepoi amir ashu tenaa kepoi aidong', maita enkurma. Neeku ilairemok naa kulo lolio ajo kitaito kitekesutua irpaek, ompooshok enye tolchamba, neeku kegira naa aotwot peyie epuku ilo chafu duo enaa osinyai ashu enterit.

Ore naa ele baye naa oltarkta ele lotii olchamba loltung'ani naa ore naa ele tracta naa keitipat oleng amu keisaidia tenkiremore olchambai loltung'anak neeku keret oleng enkiremore nelo naa aisaidia peeitauni intapuka kumok endaa kumok nalo naa aret iltung'anak neitoti iltung'anak tenenyai ina daa ashu tenemiri ina daa nelo naa aret economy oltung'ani ashuua naa enkop naa ore oltrakta naa keitumiyai badala nepuo iltung'anak airem olchamba tooljembei neeku naa oltrakta oirem naaa keitelelek eaiai kake ore naa tenkai alo naa kelo aaoru iltung'anak esiai amu tenaitumiyai naa oltrakta nemepuoi naa aiger iltung'anak loopuo airem enkop. eitumiya naa olchamba neeku ore ele naa oltrakta loirem enkop peetumokini aatuuroki empeku naa piilo airemisho

Ore esiai oonkera naa ketumoi oleng tewueji naji school ore school naa ewueji nepuo inkera aatum eng'eno enkisuma nepuo ayiolou intokitin kumok oleng naa ore esiau oonkera naa te school etumi oleng amu ore erishata sapuk naa school etii inkera etalaa intoiwuo iropiyiani peepuo inkera aatoni te school tenebo irmalimuni nepuoi aiteng'en inkera nepuoi aitubulu tine wueji aitobiraki neishori irkuaki sidain naa ore naa inkera oleng teniyieu nitum naa school ilo naa lre eneesitai tina school naa kegira aitubulu aitobiraki neiteng'eni nepuoi aitubulu kulie nelikini naa ajo tenibulu iyieu niaku oldakitari ashuu iyie niaku ormalimui ashuu iyieu niaku alarewani le nteke ashu iyieu nias inkulie siatin ake kumok sapukin te kenya neeku tine wueji etumi inkera naa enkisuma naa nagira alo dukuya tine wueji.

Kadolita na tene ndakinikumok oleng na ore kuna tokitin naa kadolta etii kitunguu napurupurana, nakametii nkitungunii onkiek si duo tenewueji, nadolta mpuka noshi naji spinach ashu askuma, nadolta si tenewueji nkabeji, eti nkabeji natii enewueji netii orbrokoli netii irnyanya kumok oleng netii na kuna irmashungwa sikitok netii orwatermelonashu a naa ormalenge netiu si duo noshi neti irmatunda losarge a ninche na eji bitrout neaku kadolta nanu ndakini kumok tenewueji ndakinisidain naret biotisho osesen.

Inkitunkuuni naa kuna naapiki endaa naa ore inkitunkuuni naaa keuni inkitunkuuni tolchamba naa ore eneikoni teneuni inkitunkuuni tolchamba naaa ing'as ake airem olchamba nitipika seedlings inonok kando peeng'as aaku nindurunyie niaku olchamba niremoki nipik enkare aitobiraki peyie ebulu naa tesidai enaa njpik irkiek apukoki apik irkiek peyie menya enkijiape nena kitunkuuni nemenya sii inkukunik nena kitunkuuni inonok neeku ilo aramat kuna kitunkuuni aitobiraki metubu peeitumoki atimira ashuu piipik endaa peisho ina daa meishamu aitobiraki nikilo sii ayaki iropiyiani teneku ishomo amir.

Ore na enasiai na esiai enkiremore na ore enaasi tenasiai enkiremore ore materials nayieuni na orgurudumu lengari enterit, manure ombuka na seedlings ompuka na ore enasiai ltunganak oleng lomanya ntauni loas amu inepu ajo meeta ltunganak lchambai louniie kuna puka enye ashu endaa enye neaku keouo na ninche qiremisho tiatua kuna kutitik guru dumuni neaku ore ena siai na esiai enkiremore niyeu orgurudumu, ore pedip ata iyata orgurudumu nipik enderit nipik mpukainonok niremoki taa pii nipik kuna puka inonok irkiek peyie emenya na nkukuuni ,pemenya enkijape oleng nebulu aitobiraki.

Ore naa ena ena siai naa esiai enkiremore naa keisaidia taa ena siai amu ore enedukuya keret ena siai iltung'anak lemeeta ilchambai neeku ore iltung'anak lemeeta ilchambai keitabir ake entoki naijio ena neun naa impuka enya ashuu intokitin pookin naaunito ena tenewueji kelio sukuma naatunoki naa ore ena siai meya ewueji sapuk oleng ashuu ashua naa meya space sapuk oleng neeku keisidai oleng tenkiremore nirem imbuka kumok naakenyoru iltung'anak tenedol ena siai ino keshipakino iltung'anak amu ore kulie tung'anak loomanya iweitin naaijio neeku keshipakino oleng teneeku tenedol esiai naijio ena amu keret ninche peetum endaa nayier tiang netum impuka naamir netum inkuti ropiyiani

Ee kadamu oleng enkolong nataasa enasiai nemenkolong nabo ataasa, nkolongi kumok ataasaara na nanu emaasani na ore enasiai na esiai ningor nkinejik ashu a irmeregeshi linonok niramat niya metadaata nintuku niramat na amu mali nakuna sidan oleng naata endaa kindim ninche ataa endaa kelo niyieng niyiengaki nkera inonok ormarei lino ninyanya nelo si nimir pitum ropiyani nilakie na nkulie siatin inonok neaku esiai sidai ena, eramatare ena sidai oleng na kisaidia oleng oltungani tenkishui enye.

Ore na enasiai na esiai olukunguni ena na esiai sidai oleng , eramatare sidai oleng na keretisho oleng amu ore lukunguni keeta ropiyani oleng kengas naa aku ore kuna lukunguni ekipuo aisho irmosor na indim atimira kulo mosor nitum iropiyani nilo ninye aasie siatin kumok oleng nelo na ore kulo mosor tenitunye imir niton ninya tenebo ormarei linona kishobnkera inonok biotisho amu keeta na nutrients sidain olengna ore si kuna lukunguni kidimi atimir pepuoi anya nkirk enye amu kenyor ltunganak nkirik olukunguni oleng neakueramatare sidai ena na ekincho ropiyani sidai si amu keeta endaa na ore nai tenitu nche imir na ekincho endaa .

Ore naa kulo naa irmosor kulo lookunkuni neetai inkabilaritin waare oormosor ore kulo mosor oibor neetai kulo kulikae naa ngi'roin naa ore kulo mosor oibor ninche naa isidain amu iloolukunkuni enkienyeji kuna lunkunkuni naa nemeremo naa ninche isidain amu ninche naata neutrants amu meremo naa ninche ilukunkuni enye naa niang naaake nememiri ninche kake kemiri duo kake mitayu iropiyiani enaa kunda kulie amu ore kunda kulie naaa inoo lukunkuni naaji ine broilers naa keremi nena lunkununi nemeeta neutrates oleng kake biashara naaa eitaasieki nena lukunkuni irmosor kumok peyie emiri netumi iropiyiani neeku kanyor nanu kulo mosor oibor amu ninche oota neutrates oleng

Ore ena naa enkurue enkurue naata nkera enyenak kumok oleng naa kisidai enkurue amu kishoriu nkirik naanyae, neeku ore iltunganak loopik inkurueni kemir nkirik keyienhi nenyae nkirik inkurueni naa esiai sidai oleng amu keeta iropiyiani naa ore sii nena kiriki enyenak naa kishooyo nutrients tosesen loltungani. Ore sii aitoki Nena eilata oonkirik enkurue Nas ore too nkulie communities ashu too kulie oshii naa kitumiae Ina ilata oo nkuruein anaa irkeek ashu olchani loyelieki osesen matejo tena keeta oltungani enkiti moyian naje ashu anaake aitibu entoki, emoyian akeyie naje, neeku kisidai oleng enkurue.

Ore naa kuna nankitejon ore enikunari nkitejon temurua aang na kepiki nkitejon tiang kenyor ake ltunganak neeta nkitejon tiang amu keretisho nadii nkitejon neaku ore enedukuya ore nkirik enkitejo na kenyae neaku kepik oltungani enkitejo tiang neyieng nenya nkirik enyenak ashu eyieng petum iropiyiani nepuo ayieng nkitejon ashu epoi apik tiang, nepuo ake ltunganak neaku ketii ake ninye ang na kitiship oltungani etiu ake anaa empuus ana enkintiship ake oltungani teniata embus na kitiship sinye enkitejo oltungani.

Kisidai naa ATM, amu ore ATM, meya erishata sapuk itayuni iropiyiani anaa ebenki amu, meeta nkardasini nilo aiger peyie ekinchori Nena ropiyiani , nemetii sii anaa benki amu Milo aosh olaini peyie kinchori nena ropiyiani inonok, nemeeta oltungani lilo airorie nilo aoshoki olaini, nilo aiger inkardasini peyie kinchori nena ropiyiani ilo akeyie oltungani tenaa ke ATM iyata nintadoiki atua enkiti mashni, nepuku iropiyiani, inonok naa ketumoyu Ina siai anaa adake, naa ketii, Kila mahali, meeta ewueji nimintayunye ropiyiani naa ketumoyu, anaa adake, metii esaa naji keboli, nikenj anaa esiai ebenki naa keboli, nitokini adake aiken toosiatin naishunye esiai, ashu erishata oololo tunganak loosisho teine, neeku ore ATM keisidai, olenga amu inguraa ntokitin kumok nemeeta sii duo limit esaa naa ketumoyu pooki kata nemiton aiger inkardasini.

Ore naa tene, naa kadolita inkashuin, ore nkashuin naa nkera oo lukunkuni, naatoito naa lukunkuni naatadanyutua tiatua ilmosor lenye. Naa kelio naa ajo Eton aa kutitik Kuna ashuin oleng, eton aa enatadotinyeki, ninche. naa keton ni ye eeta nabo olmosori, telukunya kelio ajo ketadanyuaki ake, ele mosori, neeku ore oshi Kuna ashuin kebulu, nepuonu ampaka neeku sii ninche ilikunkuni, naa kelio ake ilmosor leton ake medanyuno neeku, kelio ajo keton aa kegira elukunku apetaa lelo mosor peelo adanyu.

Ore na akothe ana enayioloi na enkaranyani sapuk oleng, na ore oshi akothe kitukuj ntoyie kutitik nakegira ninche abulu ni discover ate neaku ki inspire teranyare amu ore kulo sinkolioni orany akothe na keliki na intoyie ajo kenare neaku ninche brave neaku courageous neaku na ninche ltunganak lemeure kulikae tunganak na ltunganak lakidim ninche aitashieki ate, ore si tebiashara etabalo akothe biasharani kumok neaku kitoduaki ntoyie ajo meeta enimidim ataasa oltungani lemeyiueu niaku perfect pias entoki, kishaakino ake na kenarikino ninyok oleng itiu ana enitiu na kejitol ltunganak ashu mejito keyiu ake nintashieki kewon kigoliki na keon.

Ore naa nanu ara entito, naa kanyor oleng esiai eyierare. Kaitiship amuu kisidai naa esiai eyierare, kisidai ake teniton ayieraki ormarei lino naa kanyorr si nanu edaa. Neeku kaitiship esiai eyiarare oleng' naa ore entoki nadamu anaake teyiarare ore, palo eweji ashua peeku kaloito atuaji nang'ua eweji lazima ake painyang'u intokitin eyierare naijo irnyanya, inkitunkuni, hoho, kanyor ake neeku kaata ntokitin naispaisie edaa amu inakataa naa eku kemelok edaa nishamu neshipakino naa ikincho si ninche nutrients , neeku ore peeku , kanyor nanu ateiyaraa anaa ormushele oo nkirik napik naa nena tokitin pookin nalo aiyierisho aiyer eda sidai oleng'. Neeku Kanyor esiai iyierare naa kaitiship sanasana oleng tanadamu ormushele onkirik.

Ore taa tene kadolita ndakini olukunguni na ore enedukuya natii orkunia oibor nadolta entoki naji layer mash na ore taa ena na endaa olukunguni naisaidia lukunguni nisho biotisho pa ore kuna lukunguni nepuo aisho neyiu irmosor kumok, ore eniare na anatii orkunia sikitoi na endaa naa naishorakino enkashui neakubkitodilu ajo endaa onkashuin kutitik na kesidai amu kidim enkashui ainoisa na sidai nutrients inakashui metobiko, ore eneuni na kitadolu entoki endaa natii orkunia oibor oigero broillers neaku kitodolu ajo endaa olukunguni namiri peyie eyiu irmosor kumok neaku ninche ta epuoi aisho kuna lukunguni petum biotisho netum atoyi irmosor kumok opuoi amir peyieul enyae anaa nkirik.

Ore naa eninko peyie ilo aomonu, iropiyiani ashu aing'oru iropiyiani te wueji naji uwezo fund, naa ilo naa aiger enkardasi ajo iyieu iropiyiani nilo ae apply ,ore pee ilo apply teina bank enye ajo iyieu iropiyiani, nepuo naa ninche ainguraa ajo, tenaa i qualify atum Nena ropiyiani, naa ore eniko naa keng'as ainguraa ajo tenaa iyata esiai tenaa igero, ainguraa ajo amaa tenikincho iyie Kuna ropiyiani itumoki atushuku Kuna ropiyiani, amaa iyata esiai nikibungita aitobiraki naasip naa ajo ilo ashuku Kuna ropiyiani amaa kebaa olkekun Liya pee ilo ashuku amaa , Kuna ropiyiani, kebiashara iloito apik, tenaa kainyioo iloito aasie Kuna ropiyiani, nepuoi sii aingura tenaa iyata limit te aa ishuku oshi iropiyiani, nepuo ainguraa ntokitin inonok naijo banks statement credit, aa limit nepuoi naa ainguraa Nena tokitin, neeku nejia naa inkoo, ore pee idipi, nikinchori Nena ropiyiani, nejingu esimu ino.

Ore naa eniko oltung'ani tenelo aing'oru nkajijik nalelek elaata naa keeta oshi mpala nilo aiput either te online ashu ilo naa physically iyie makeon aing'oru nena ardasini nilimu naa ajo iimput ajo kamaa enkaji niyieu kebaa enkaji niyieu kengaji naata rumui aja iyieu naa amaa kengaji ooropiyiani aja iyieu.

Ore iltunganak nkumok naa kenyor aataretu iltunganak oota emoyian esukari ashu aa iltunganak loota shida oltau kumok, naa ninche lotii under critical condition naa kadol oshiake, nanu iltunganak emaana nishopito nchatii naigero diabetes itasheki naa kulo tunganak, loota emoyian esukari naa kichangia iropiyiani nitaiki iropiyiani, napuo naa kulo tunganak atumie irkeek, lobaarr amu ore oshi iltunganak loota diabetes ashu ena moyian, esukari na kerem ninche irkeek anaake naa ore kulo keek, keyieu iropiyiani kumok oleng, naa ore sii aitoki ore iltunganak oota emoyian oltau naa keyieu sii ninche ebaare anaake naa kegol ena bare naa kadol, ajo iltunganak oishoopito nchatii loigero maltra heart naa kisaidia aichanga iropiyiani naapuo aerie kulo tunganak loota emoyian oltau.

Ore iltung'ana kumok naa kenyor ateretu iltung'ana loota shida emoyian esukuri, ashua iltung'ana loota shida oltau amuu ninche irkumok naa ninche ooti at a critical condition naa kadol naa oshiake nau iltung'ana emaana ishopito nchatii naigero diabetes naa itasheki na kulo tung'ana oota emoyian esukari naa kichangia ropiani naapuo naa kulo tung'ana atumir irkeek loobare amu ore oshi iltung'ana oota diabetes ashua naa emoyian ee sukari naa kerem ninche irkeek enake. Naa ore kulo keek, keyiou iropiani kumok oleng' . Naa ore sii aitoki ore iltung'ana oota emoyian oltau naa keyiou sik ninche ebaare enaake na kegol ena bare neeku kadol ake iltung'ana oshopi inchati naigero matra heart naa kisaidia aichanga iropiani naapuo aretie kulo tung'ana oota emoyian oltau.

Ore naa ena siai naa kadolita emotonyi, emotonyi natii atua enkaaji enye naa eiyelooi ena nest naa ore ena nest neitadokini elmosoor lena motonyi mosoor kumook oleng. Naa ore ena motonyi keiloo egiraa ariip kulo mosoor lenyanak. Naa esia naa sidai ana amu keitodolu ajoo kegira motonyu aendelea oishoo enye. Naa kesidai naa amu keaku kumook naa kenyoor ltung'anak tekeii. Keenyor ltung'anak motonyii naa kesidai amu ore ninye kuloo mosoor lenyanak na keloo ninye nedumunyi neitoini nepoo ayaa kuna packs pee epoo ltung'anak adol ajoo keiyau sii mosoor lo motonyi. Naa keisaidia sii doo metaa kore pee eponuu ltung'anak le nkulee nkaapi neponuu adol kuna motonyi eeh keishoo ecountry ropiani.

Ore naa tenewueji naa kadolita elukungu nadolita egirae aikilikwanu ajo kanyoo oshi enya elukungu tenaa, tenaa kerpaek , tenaa kenkukunik, tenaa kormashakwai, tenaa vegetables neeku kegira aikilkwanu ajo kanyoo enya elukunku naa kadolita naa nanu ajo ore oshi elukungu naa irpaek enya ,nemenya emashakwai , irpaek enya naa kanyor nanu lukunguni amu kishoru endaa, kisho yiok irmosor , nisho yiok inkirik ,naa kanyor inkirik elukungu . Neeku kadolta naa elukungu , ore entoki nalotu ndamunot ainei naa irmosor onkirk olukunguni , oropiyiani nayau lukunguni tenimir.

ore esidano e technology te biotisho oltung'anak naa inchere etaa kepuo iltung'anak metabaki nemening emion amu ketaa keremi isintanoni loitai ina mion ne neiko osesen lino metaa mining emion naa ore sii ae toki etaa mokire eitumia iltung'anak kulo kiek le kienyeji ake etaa kepuo sipitali nepuo atum irkeek metiu enaa apa ore ake, ore ake ore apa tiapa matejo tenaa keeta ewueji nikiya anaa enkidonda naa enkare eilata nairowua kibukokini kindipaki ateen peyie itai ilo chafu ashu bacteria naa ore oshi taata etaa ekiremi ake osintano nitayu emion nimintoki aning emion nikibaki naa aitobiraki ake aitumia inkoitoi nayawua oshi taata technology neeku etareto oleng ena siai e technology tebiotisho oltung'anak.

Ore naa oshi naa peyie aaor isiatin tiatua ormarei lang naa kajo peyie kitumoki poookin ataasisho aitobiraki neyiolou oltung'ani esiai naifaa naas tenkata naje ashua terishata naje naa keisaidia ena peeku iltung'anak organized neeku ormarei keyiolo dukuya naa keyiolo ajo kanyioo kiasita neeku naa keret inkira metaa keyiolou kuna siaitin ore ebulu neeku keyiolo oltung'ani eneikoni teneesi inchi tenaa ke nkayiok keyiolo ninche ajo keifaa nepuo aaramatisho neeku ore ake enaa nebulu kulo aayiok keyiolo ake siininche esiai eramatare keyiolo ake aajo kenare neituku enkaji neyier endaa neituku inkiyai neeku keyiolo ninche isiatin neeku ore ake peebulu keyiolo ninche isiaitin enye neret sii intoiwuo metaa keyiolo ajo kepuo ninche aing'oru endaa nepuo isiatin enye ore adake peeshukunye keas esiai etaasa inkera isiatin pookin.

Ore naa tene naa kadolta fish pond naitobira oltung'ani nepik orpuya orok nelioo naa oltung'ani ogira oudoki olchani probably olchani ishorita isinkirr otii atua inewueji naa ore sii ashu egira aisho kulo sinkirr endaa naa kesidai ena siai amu kisho oltung'ani iropiyiani naa ore oshi isinkirr naa endaa sidai oleng' naata biotisho sidai tosesen naa sidai ena siai amu keret iltunganak pee etum iropiyiani naasie mbiasharani okule baa ake neeku esiai ina naretisho oleng'.

ore naa enikoni tenetumi ena baye naa keuni kuna, kuna tokiting naa kepuoi ake nepiki olchamba niremi neturi ingumot nepiki ore peebulu naa nepuo naa aitayu nepuo aitaas intokiting nayieu enaa kidimi nemiri ashu inyia yie tiang aitaa naa endaa niaku kisidai ake ena baye oleng amu ikincho iropiyiani nitumoki sii atimira nikincho iropiyiani ninyia sii enaa endaa amu keeta biotisho esidai osesen neku naa nejia ikoni tenetumi kiremi tolchamba nebukokini enkare nepiki fertilizer empoleya nepiki sii enkare metubulu nepik irkeek peyie erishie nkukunik.

Ore naa tene kadolita indaikin onkishu naa ore kuna daikin naa naret inkishu oleng ore enedukuya naa kigero calf early winner naa ore ina daa naa enoo lasho kutitik laa keton egira ninche abulu neku kisaidia tebiotisho onki olasho kutitik nisho naa nutrients nayieu iseseni lenye neku kisaidia oleng ore kunda kulie naigero dairy meal naa kisaidia inkishu neponaa nena kishu kule neret tebiotisho oseseni lenye pemetum ninche imoyiaritin neku indaiki kuna sidain onkishu naaret inkishu oleng tebiotisho neponiki kule naa nitubulu sii ilasho kutitik naa kisaidia tenkalo enkiremore.

Ore naa tene naa kelioo entasat, nagira airufi, airufikino ewueji natii enkare, nemanita nkujit, neeku ore entoki nagira aasa tene, naa entasat, nagira airem olmushe, amu ore oshi, ormusheele naa keuni te wueji, natii enkare, ewueji naijo ketii esargab. Enkare neeku tine wueji oshi euni olmushele, peetumoki olmushele atubulu aitobiraki, amu Nena tokitin naa eyieu ninye olmusshele, neeku kelio, entasat nagira airugo aun olmushele, ewueji nishaa nepiki, neeku naa, ore olmushele esiai naa sapuk ena naa kinaurisho kake keret iltunganak Oleng amu kishori edaa, naa kelio ajo kegira ena tasat ashipakino ena siai naasita.

Ore na tene na kelio ltunganak ashu ntasati orpayiani logira arem olchamba negira aitumia irjembei egira aremisho ,neaku esiai ena enkiremore, ore enkiremore na kisaidia oleng teleosho lekenya amu kisho ltunganak enda nanya neaku mepukori tonkangitie nisho si ltunganak iropiyiani tenepuo amir kuna dakin nepuo ninche atum iropiyiani napuo aisumie nkera enye ore si enkae toki tenepuo amiri si tolosho lekenya nepuo ai transport ndakini aya nkulie kuapi na ketum na olosho lekenya ropiyani kumok oleng, neaku kesidai esiai enkiremore neaku kerert ltunganak netumi endaa netumi ropiyani.

Ore naa ena siai, esiai ena irnyanya, ore irnyanya, naa edaa nauni tolchampa peyie epiki edaa nitisudan edaa, nitodor edaa. Nishamie edaa metaa kisaidia oleng, ore sii ena siai eninko tenisum oltungani, na oltungani naa laa keng'as ninye aaku keyieu neyiolou, esiai enkiremore oltungani laa keeta, tipat tenkiremore, keyiolo tipat enkiremore, ore. eninko tenilo aisum, ilo naake aliki eninko teniun kulo nyanya, aa ilo aunoki empeku enkop nelo nipik atua greenhouse peyie, amu kenyor oshi ilnyanya ewueji nirowua, neeku naa ekiliki naa Nena tokitin pookin, nikiliki ajo, tenidol ajo etaa kedo naa inakata ekuto, naa tenidol ajo ekuto, nintoduaki ajo kaji inko tenikesu pee Milo ake aikesu tolchampa, alo aitayu aingialaki, naa intoduaki naa ajo, kakua keeku isidain, tenepiki ilnyanya peyie mepuo aingiala, kakua keeku loingiel irnyanya peyie menya enkijipa naa kakua sii, pee menya nkukunik anaa parasites

Ore na enkolong nataasa enasiai na enkolong nikiremo irpaek tiang nebulu lolo paek, nikomaa abaki ewoji naisho yiok irpaek, ore pekindip atekesu kulo paek amu etasha enchan sidai nisho yiok irpaek kumok sidain oleng ore peebau enkata nakesuni kulo paek nedungdungori nikinap na aikunaa nejia nitauni irmashakuani nikikesu irpaek nepiki atua emashini nemiri embata ore irkulie Nidongi nitae enkurma neaku esiai naretisho oleng amu kishooyo endaa kishooyo enkurma nishooyo irpaek onyae ana endaa ,neasi nesiai naitanaurisho kake esidai amu kisho ltunganak endaa.

Wore naa entoki nalotu indamunot aiinei tenadol ena, naa impoosho naa kuna, neton mekesuno. Naa kanyor nanu impoosho oleng', wore ninye tiang ekiun ake iyiok impoosho, kila enaa nikiindip aatekesu. Amuu ekiata enkare, naa ekiata sii irkiek likipik aabukoki peyie menya naa inkukuni kuna poosho ang'. Naa kanyor impoosho amu keisidain oleng' teninya, kitamui, naa kisho oltungani bietisho sidai. Naa wore impoosho tenikipuo aamirr, naa kisho iyiok iropiyani, nikitum sii endaa nikinya tiang metaa mikintoki aapuo ainyiangu nyiangu kulie daikin. Neeku wore pee adol ena wore entoki nalotu indamunot aiinei naa impoosho kuna naatekesuaki tolshamba, neton mitayuno amu wore kuna impoosho ake duo neton itu ekinyi aitayu ilanterera looti atua naa ninche duo impoosho aate.

Ee kaata engeno naipirta, Kuna tokitin, naa ore naa Kuna naa nkaroti, iyiolo nkaroti naa keretisho oleng, naa keuni nkaroti, tolchampa, nebulu nenyae, nepiki edaa, nemiri, neeku ntokitin naa sidan Kuna nkaroti, nadolita sii ntokitin naaji dania, naa ore danu naa keuni sii ninche nepiki edaa, nemiri, naa kisho iltunganak iropiyiani oleng, tenepuoi aamir, naa keeta sii biotisho, osesen. Ore matejo anaa nkaroti, kitaa edaa kishamurri aitobiraki naa ore sii aitoki, ore tenenya oltungani, carrot naa kejo, ilaasak aajo kisho oltungani metaa kedolisho aitobiraki kitobir oltungani, neeku ntokitin naa sidan Kuna naotobir edaa nikilo aayierisho, niyata Kuna tokitin kisidain oleng.

Ore paa enetipat enatoki temurua ang ore enedukuya naa nchere ore kadolta inye tenewueji oltung'ani lonapita oldip tenkoriong negira awoshoki intapuka naa enyenak ele shani neeku enyuata sapuk ena oleng amu naa kisidai amu keret intapuka metaa ki keeta biotisho sidai nemenya nkukunik naa kepuo abulu aitobiraki nepuo arishie inkukunik napuo anyanya nepuo arr metuata neku enesidai enetipat ena oleng naa enyuata sapuk ena amu kedolta naa ajo kijalie ele tung'ani intapuka enyenak nenyok ainyiang'aki olchani ata akegol tonkulie katitin kulo kiek naa esiai naa sidai ena oleng naret intapuka oleng ore miata kulo keek mebulu naa intapuka inonok keake nerr inkukunik neeku esiai sidai ena oleng.

Ore naa ena siai naa enauni imaua kelio entasat nagira aitobir imaua natunoki tiatua enkaji naa naaji green house neaku ore ena tasat naa entasat naasita esiai sidai oleng amu ore tokitin nayieuni peyie easi ena siai naa kengas aaku keyieuni ropiyani iyieu iropiyani nilo ainyiangunye kuna seedlings oo kuna imaua peyie itumoki atuuno niyieu sii entoki naaji anaa naunieki kuna imaua narishie ekolong nailang kuna imaua iyieu enkaji enye naji green house neyieu kuna imaua newoshi olchani enaake peyie mepuo naa kukunik awok netum ninche atubulu esidai.

Ore taa tene naa kelio oltungani lotii abori olchani nebore irmatunda ine wueji naa ore kulo matunda naa irmatunda loji ovacado , naa ore ovacado naa irmatunda sidain oleng , endaa sidai oleng , naretisho nisho iltunganak biotisho sidai naa kesidai oleng amu ore pemiri naa kishoru iropiyiani . Niaku kelio oltungani logira aa aa agel kulo matunda kumok oleng , egira apik pik kando , negira aitobirbir , niaku kelo naa aisho ele tungani iropiyiani kumok oleng, nelo si aret tebiotisho oseseni loltunganak nepuo anya anaa ormarei lenye , neku esiai sidai ena oleng nee esiai naretisho naa esiai naa kenarikino nees iltunganak kumok .

Ore naa tene naa kaidim atejo kadolita ntapuka natuunoki tiatua irbakulini ashuaa tiatua entoki yioloti anaa pot . Naa ore naa kuna tapuka , etipikaki emashini naijo kenyori naitodolu ajo kaabila naa ena ena tapukai tenaa keeta temperature sidai , ore naa temperature naa kaidim naa atejo , enkirowuaj ashu enkijape okuna tapuka , kebaa temperature naata , nitoki sii ainguraa entoki naji moisture ashua naa ph ontapuka . Niaku emashini ena naa nikincho tayiolo ajo kaji ikununo ntapuka inonok nituuno tiatua lelo pooti . Neeku esiai naa sidai ena , naret iltunganak oleng ashua naa naret ilairemok , nepuo ayiolou ajo , keyia naa ena siai naasita kai kai egira esiai enye ontapuka aikunari.

Ore naa tenewueji kaidik atejo ketii naa irkiek louno a seedlings ololokiek louno tiatua mpuyai, ore kuna puyai na kisaidia oleng ntapuka ashu a irkiek metaa kegoli ashuketon aankutiti mimea ninche nakitagol kuna tana enye peyie epuo agolu pemelo atiu ana tenilo aun directly te tenkop amukesapuk enkolong na kewosh na enkolong neaku ore eti atua inewueji keripo aitobiraki negolu ninche nemroro ltunganak netum naa enkiti background sidai neaku kesidai ena oleng keret ntqpuka kelo aret irkiek nelo aitagol ometaba na kidim ina mimea aitasho openy, tewueji na kidim pemitoki aaee.

kaidim naa sinanu atejo kisidai enkitobirata eruat tadekenya naa kitodolu ajo ore oltungani naa kielewa ajo kainyioo eesita amu ore oltungani loinyiototo ake ninye nelo eitu itobir eruat naa kitodolu ajo oltungani lemitubuluno aitobiraki nemeyiolo eneesita naa kidisorganised naa kaidim sii atejo kenarikino ake naa ore kila tadekenya anaa ninyioto , nintobir eruat ino , nipik aitobiraki irmiranketin amu inakata ninye misurokino inkukunik atua amuore endapash naitobira misudori ntokitin naa ore pinyiototo nimpirpir endapasha ino nitau naa ilo chafu oloirerio naa kepikisho imoyiaritin naa kisidai naake teneaku ore pinyototo oltungani nintobir eruat ino , nintobir erumu ino , nipik intokitin aitobiraki peyie kibooyo imoyiaritin naa nibooyo sinye nkukunik pemisudori tiatua enkaji ino.

Ore naa osotua naa entoki sidai oleng tormarei otiatua ake iltunganak loo, loo loonkabiratin naapasha , iltunganak litumomo anaake, kisidai osotua oleng, neeku , kenarikino ake, kenarikino niatata osotua tiatua ormarei linyi , nintai iltunganak osotua , iltunganak loibaro , kenare ake ninyorara amu entoki naa amu ore iltunganak naa linyi ashua iltunganak leme linyi naa iltunganak likindim ataretu tenkata enyamali , ore piyieu entoki , kelo ,kisaidiana ake iltunganak tena maisha niaku ore iltunganak lemeeta osotua misaidiana naa keyau enara , neyau ee iltunganak loibaisho , neeku mmee sidai, mmee sidai iltunganak lemeeta osotua naa kanyor nanu nanyor iltunganak loota osotua neaku taa nejia.